Ore entoki orashua ndamunot naaponu telukunya tenadol enaa naa servic eeh eserkali orashu naishori iltunganak raia lekenya ata leboo neeku kegira entoki aitodolu ajo iongesaki duo services kumok atua ena toki naji E citizen pee etumoki atareto iltunganak kumok.

Ore enaa naa enkituo ,eeh enkituo ena ekenya naishoyo orkilikuwai aisho iltunganak lekenya naiusu imbaa enye orashu imbaa enye orashu naiusu imbaa eboo.

Ore enatoni na keji ecitizen, ore ecitizen naa platform esirkali, naa ore ereteto naatae enatoki naji ecitizen naa tinira oltungani iyieu usaidizi orashu teniyieu Impala esirkali nilo enatoki naji ecitizen nikitaikini driving license ekindimi aitaki entoki naji passport aa enkadi ina nidim ashomoyie nkwapi ,nidim sii anoto entoki naji Visa amu ineweji naa eti inkar inonok orashu intokiting pookin naihusu iyie enatoki naji ecitizen.

Ore entoki nadolita tenee adolita ltunganak nadolita irkaunta ashua eweji neigero Helb kajo inkera esukul Kuna nagira ayaplaya naa entoki naji loan ore ena loan naa Kenji Helb ore Helb naa entoki enoshi loan naishori inkera pee epuo aisumare.

Ore enasai naa keisapuk tenkopang amu ore enatoki naa empalai na lasima pee itum tiatua enatoki naji ecitizen empalai nikinchori naimaa inkopisini oosikarini, itodolu ajo eeh ore records inonok keisawa pi tinakata kinchori ena clearance.

Ore entoki nadolita tena adolita pisha oltungani, ore enaa naa website naishomo oltungani aiputie details pookin naipitra biashara enye .

Ore NHIF naa ilo oldirisha le sipitali ore toldirisha lesipitali naa teineweji kinkilikwani ena iyata NHIF enaa iyieu nilak iropiyiani tesimu kake ore oltung'ani ooota NHIF oloigero teserkali orashu oloota NHIF apa natudumua negira alaaki kewon naa oldirisha lesipitali ilo nichoyo ina card e NHIF ore teina card ino e NHIF neing'ori account ino ajo akainyoo natii tenaa keidim nena ropiani natii ina account aatalak ina moyian niyata orashu irkeek liyeu.

Ore entoki nadol orashu nadamu toondamunot tenadol ena naa ore ele naa orais le kenya Keji William ruto, ninye naa olarikoni tenakata ootae, nadol sii pisha ajo naitodolu ajo ninye olarikoni lekenya.

Ore entoki nadamu tenadol ena toki naji British American tobacco naa esiai ena orkumbau orashu esiai oosigarani nadamu laokok kumok loo sigarani oogira naa aok ele kumbau .

Ore matumisi ee laptop ore entoki nayau tenkisuma ee primary naa keifundisha nkera metaa ore enkisuma naa ene digital orashu badala neigil inkera iatumia ntokiting naijoo imbukuii ashu inkalamuni neeku laptop ake eitumia neidim sii inkera atijingie darasa eti eweji netii.